Kadolita eh iltung'anak kumok oturrurro, nadolta aisho oltung'ani otii katikati enye laijo osiasai, neeku tenijo aing'or enapisha oleng' na siasa ena, egira aiendelea tenewueji. Adolta najo aikumok iltung'anak egira ailepie nkaik, na kimaanisha na ajo keesa ena nagira aiendelea tenewueji. Egira lewa aing'oru inkurai. Aikunaki nejia.

aa ore temurua naing'ua nanu naa ee kenyorr iltung'anak na inkiguraritin kumok oleng aa tenebo naa kenyorr empira oonkejek kenyorr sii empira oonkaik aa volleyball kinyorr naa sininye naake kuna pirai naa table tenis neeku kenyorr iltung'anak oleng impirai naa ore faida naata ashu eretisho naata nmaa kitobirr iltung'anak iseseni neretu naa tebiotisho neneng'u iltung'anak neeku sidain naa kitoki sii aipungusa moyiaritin teemetum iltung'anak.

ore taa tenainyiototo tedekenya, ore entoki edukuya nang'as aas naa, kang'as ashukoki enkai enashe tenkaraki inaolong' nayaaka adol. ore pee aiidp naa kainyiototo naa ai brush naa lala aitumia e brurashi, ore pee aidip nalo aya enkare bathroom, alo aitukuo, ore pee aidip nalotu ayier shai. ore pee aidip nanapa. ore pee aidp atanapayu nalo naa esiai.

tenaidip isiatin ainei tenkolong aa kolo ake aing'oru enkiti wueji nalo aijiburudishayie nalo aing'oru ol kahawa ashu alo aar inkuti gemi naijo naa fifa naatum naa ai changamsha elukunya ai aitobiraki.

ore apa telde ari otulusoyie nashomo apa vacation enewueji neji maasai mara naa isidai oleng amu ilo oltung'ani aijivinjari nidol ing'ues ore teniaku kewarie toosai naijo kuna nilo aij enkima fire places neeku yes.

tenijo aing'orr oleng etaa kepuo iltung'anak iljimi naa ore sababu nagira aapuoyie naa idolita ajo ore esiai e masoesi naakeret iltung'anak oleng aitobirr iseseni neneneng'u iltung'anak naa kiaraa sii imoyiaritin neeku etonyorra iltung'anak ina tenkaraki isiatin naijo nena.

kanyorr nanu oleng ena siai amu ore ena siai naa empira naa eisidai taa esiai empira oleng amu ekilak ninye indamunot nikisaidia naa piaku fit neeku isidai oleng esiai empira keretisho oleng osesen naa kitobirr sii indamunot oltung'ani.

ekadolita naa ajo loolo na ilmurran ee kiasili oleng oo samburr ashu ilturkana oogiray aarany ee kajo keetay naa utamaduni eranyare osinkolio tenewueji neeku ilmurran kulo ogira aarany egira aigis adol ajo igisito ilo murrani oleng.

ore teneeku kenyamaluni oleng temurua ai naa kipotu naa ilarikok le nkiyang'et aa irpastani nipotu iltung'anak oitobirr emasho neponu aomonoki iltung'anak nipotu Enkai nemon Enkai oleng pee eyau eretoto.

ee ore eninko tenintobirr ena amu ilpayek kulo ee naa idumu ake irpayek nipik atua emoti ninchemsha pii ildakikani tomon mpaka tomon omiet nincho pii metisidana ore peebaya ildakikani tomon omiet nizima ilo gas nintayu naa orkeseri lino etaa sidai.

teniyieu nintobirr impoosho enaa enalio tena pisha ee naa iturr ake olchamba lino aitumia oltarakita ee ore piindip ning'oru ilaasak lesiai ashu ias iyie openy ning'oru orpanga ee nintobirr ingumot ake kutitik orpanga nipik naa nena pooshok kutitik ore piindip atipika nibukoki enkare ore paa kegira asha naa irreshu naa ake enchan metasha neeku sawa.

Ore teneeku ake enkata enyamali naa ore entoki oleng naitagol oshi oltau naa ene neba naayawua Enkai naa kayiolo ajo ore poki toki naasa naa keeta enkipirrta neeku keeta Enkai enkipirrta te poki toki naasa neeku kajoki oshiake enkai pee iteek control amu ninye nayiolo mbaa pooki naaagira aasa naa kanyio sababu.

Ekelelek oleng ore piintoris injio we siai ino naa yiolo ake peeku enkata nilo oltung'ani airrag naa nilo naduo aaku nilo naa airrag nemintoki naa aaku ingira aas kulie siaitin ore peebau peekenyu asioki ninyiototo anapa nilo naa kayiolo ajo kisaidaia ina peyie piintoris isiaitin inonok pookin.

ore oshi tenkolong naa kairura nanu isaai naabaya naapishana kwanzia saa miet mpaka saa tomon aare ore ake peekenyu nainyototo naa aijipanga peyie atumoki ataasa nkulie siaitin ina olong naa ena apa naa enatipika naa imbarakinot ainei.

aa kitishipisho oleng tenidol eng'ues naijo ena egira arrumoo nitobirr entoki naa kegol peedoli oleng nidol ajo itumia ena ng'ues eng'eno enye sapuk naa kitodolu ena ajo keeta siininye ing'uesin eng'eno neeku kitishipisho ena toki oleng nintoki sii adol ajo ore ena ng'ues naa kegira siininye naa apiki bidii oleng naa ena siai neeku kitishipisho oleng ena ng'ues.

atobikie nanu oleng irkuaki laijo ee lormaasay loowoki irkeek lentim ee nenyae endaa aa sidai nemetii iila arashu irkuaki laijo loosi masoesi aakwet neeri mpirai oonkejek naa kisaidia oleng te biotisho osesen.

Akelotu ee eunoto naa e mauai naji cotton e lukunya ai tenadol ena pisha naa ore cotton na kisaidia oleng amu kitobirieki naa nkilani itobirieki sii ntokitin naijo naa nkamuka neeku kisaidia oleng ena toki toosiaitin naijo nena.

Eh etalakwana taata oleng',enapas ena kiguran onkera kutitik, nataasa apa ena aata apa larin opishana. Neeku etaa kelema oleng'. Na ore apa pataasa, na kayieu apa naitiship keon, agira naa apik enkara ai naa eneisha aitobiraki.

ekadolita oltasat loolarin kumok oleng loolarin akeyie ntomoni naapishana egira naa aar empira oonkejek adolita naake siininye irkijanani etaana tine egira oleng aing'asia ee tenkarake naa negira oltasat loo larin kumok aarr empira.

Ore ena siai nauduni enkare naa isapuk oleng tenkop ang egira ake iltung'anak naan amanaa audu inkariak naisho nkishu enye o naunishore olee neeku aisapuk ena siai pii tenkop naing'ua nanu.

ore ena siai eunoto oomauwa naakeesita oleng' iltung'anak, ebata ooltung'anak te nkop ang'.naa kepiki naa maua atua enkaji nanji greehouse ,naa tine wueji ishori entoki naijo enkare, keishori sii ewang'an, ee neeku nejia taa ikunari ena siai oo maawa teneitobirari.

aa keyierr iltung'anak indaiki naijo ormushele eyieri inkuashen eyierr sii iltung'anak inkiri oleng neyieri ntokitin naijo mpoosho kando neyieri endenko neyieri sii inkiri naapejo oolaras neyieri entoki naijo munono keyieri sii imotorik inkiri naitotua neeku kenyorr iltung'anak oleng aataas ntokitin naijo nena teneeku naa imbaa oonkolong'i oomashoin.

kadolita naa orpayian otii atua enaiposha naa teningorr oleng naa kegira naa aitayu isinkirr tiatua enaiposha naa ore isinkirr naa endaa oleng natumieki enakop oljaluo sana sana naa isidai isinkirr amu keret iseseni oleng.

ore ekitobirata oo irbaribarani naa keisidai oleng', naa kisaidia iltung'anak oota igarin, pee epuo isiatin abaya esidai, ore sii tenesha nisaidia iltung'anak peyie esioyo apuo inkang'itie nimitoki angial esiai enapare oo garin ashu enapi intokitin aya ildukai enaa kule neku enetipat oshi enasiai oleng'.

kadolita naa isandukuni oitobiritay negiray naa aashum tenkaraki naa pee emirakini iltung'anak aa keeku inkera e sukuul sanisana ashu matumizi e kawaida naa peeya iltung'anak inkang'itie.

ee kanyorr nanu oleng isinkirr amu kisaidia oltung'ani oleng tosesen keeta faida oleng tosesen loltung'ani ore oshi ena siai naitaini isinkirr tiatua enkare naa kisaidia iltung'anak oleng amu keret sii kuna familia peepuo inkera sukuul idim naa ailepunyie maisha ee..

Ore tenadol ena toki naa kadamu entoki naijo KRA ee endung'oto ormushaara aa intayu naa oltung'ani kodi ino kila olapa nilaaki naa enkampuni e KRA aa ninye oshi nasotu kodi te niaba esirkali.

wangari mathai ena naa entomononi apa nagira ninye aar olarabal pee etumokini aitobira intimi tolosho le maa nepali edung'oto oo irkeek neeku entasat apa ena yioloti oleng tinasiai.

kadolita naa nanu edarasa nateshetaki CDF government, aairopiyiani kuna naishori irbungei pee etum atipik naa counties' aidevelopa darasani, orbarabrani.

kitishipisho oleng naa kulo tupai otii sprinklers oopik enkare ntokitin amu kitodolu ajo eng'eno sapuk ena naata iltung'anak naa kisidai sii amu misho enkare sapuk mibukori neeku kisho enkre esidai metijing'a atua kuna tapuka naagira aabulu.

aa ore ena siai amu passport ena naa kisaidia iltung'anak peepuo inkuapi o inkuapi eboo naa ore eneba impeeji natii ene naa nejia ake eba naa sininye inkuapi nalo oltung'ani itumia ena passport.

ekadamu nanu ee drink ashu suda naoki cocacola ee naa kemelok oleng pii ena suda e cocacola es teninyia ninye endaa piitumoki atooko naa kisidai oleng.

Ee kadolita naa embata ee eboitare inkera enyanak adolita ajo kegira kuna kera aanyikaki ng'otonye peetumoki ng'otonye naa aiboi tenkijape neliki sii eniko naa enenya endaa.